Ee kaata eng'eno naipirta enabae. Ore ebae edukuya nalimu nanu tene, adolita tatoi eunore ormushele, adolta olchamba otuunoki ormushele, adolta ajo eshomo abulu oleng. Ore nai eng'eno nayu niata tene, eyieu nitaaniki nai enkare, ashu naji orkeju oruko, ashu permanent river, pitumoki nai ataasa enasiai. Amu ore nai eunoto ormushele, keu nai netii netaaniki enkare sapuk oleng, petumoki tatoi ashomo atubulu tesiokinoto oleng. Neeku, ore nai eng'eno naidim aitumia tene, kataaniki nai orkeju palo airemisho, olchamba airem, ning'oru endulugumi sidai, ning'oru ewoi sidai nelala, patumoki ashomo atuunie naa ele mushele. Neeku, eyieu nai niata eng'eno sapuk oleng pitum ashomo atekesa ele shamba naa lormushele.

Ore naaji entoki naitiship tena bae, adolita taadei selenken are ,adolita siininche lewa waare .Adolita taadoi eibungita mbukui naanyanyuk, ore Kuna bukui kitodolu naaji ajo napoi aitengenie iltunganak .Kitodolu naaji ena ajo ketii olturur obo, oshomo aendelea te biashara naje ,neeku keloito naaji aitengen irkulie tunganak peyie etumoki naa ashom aatas mbiasharani naidipa siininche aatas naa pee etabautwa eneweji. Adolita taadoi ajo ,eishopote kulo tunganak oleng, kitayu naaji enkopis eingua pookin. Eitodolu ajo eshomoito apa apuo aanyok ,nepuo aendelea toombiasharani enye .Neeku kepoitoi naaji aitengen siininche irkulie tunganak eniko pee etumoki ashom aendelea temaisha .Nepuo doi aboloki ate mbiasharani, nepuo doi ninye atum ropiyiani.

Anyor oshi nanu kulo paek oji katumani na ore panyor enaabila naji orpaek isioki nai apuo abulu tesiokinoto oleng tenilo aun olchamba sapuknilo naji akes tendorop enkata dorop oleng nitumoki nai ashomo atobolo biashara ino ana nai ele lee adolta ajo eshomo akesisho oleng ashomo aunisho terishata amu aldolta ajo eshipa nai kulo paek oleng oboitare oshomo akesu tolchambai adolta ajo ata kelo ake ele nelo apej kulo paek tetaun arahubtosokoni netumoki ashomo atimira neaku sidai nai tenitum empeku nijo ene katumani amu ore kulo paek pitumoki ashomo ataasa biashara ino teleki oleng.

Ore naaji eng'eno sapuk niyieu peyie iyas ena mbae naa keyieu naa nitang'asa naaji aloo aiguran te nkiwunja aing'oru naaji oltung'ani oyiolo aigurana enasiai naitumoki naa nanji ailepa polepole arashu tedorop igira naake ayiolou ena mbae etaa naaji ena mbae nareta naitumiai amu Ore ake petie enkiti pira netii doi sininye enkiti shata naoshiekie naijio doi naaji slasher neeku itunoki naaji asho aitumia netii doi naaji egumoto naapiki tedukuya naa ninye itumoki ashomo atipika peyie elo naa aishinda game neeku taa eyieu nitum oltung'ani likintarian tesidano oleng Egira ailepulepu oree naa piyiolou naitumoki naa ashomo naaji dukuya ashomo naaji aendelea tenasaiai oleng etaa doi naaji ena siai iropiani amu tenilo aishinda

Ore ebae nagira aasa tene, adolita tatoi orbarnoti, nadolita ajo etii irpirai, otudung'o apa, netesheta tatoi nitobira orkitara. Neeku nedung'dung' irpirai nakeyie. Ore nai ebae najo nanu kegira aasa tene, orbanoti nai otii ewoi naji onkukui, egira arrip nai inkukui, neeku keloito aitoti. Neeku, eloito naji aisho nai endaa, ah tenkakenya, ashu naji ah tedama. Peyie etumoki naji ashomo atung'ai etaraposhete, neterrene ele lee oleng, etudung'o tatoi irpirai kumok, neeku kitodolu ajo keeta naji kekumok naji kuna kukui nagira aitoti, arashu nakeyie intokiting nagira naa alo aitoti tene. Neterrene si toi oleng, etaa toi kelo taake arasaa teba biashara naa natii.

Ore embae nagira aendelea tene adolita olturur oje ogira apuo aisuma egirai apuo aotengen eleturur adolta ajo irkituat otii enewueji epoitoi nai sininche apuo aitengen eniko tenepuo aendelea tebiashara netum ashom atabol biasharani enye netum ashomo atarasai adolta ajo lasima ketii ormalimui ene alu adolta ajo egira ailepie nkaik pooki aikilikwanu maswali arashu aikilikuan ormalimui ogira aolo aisum maswali etumoki nai aibunga neaku adolta ajo etii lewa etii lewa najibewwoi sidai oleng amu .

Ore nai embae nalotu ndamunot tanadol ena angasuta adol oltasat moruo adolta ajo naji oltasat naji otabayie akeeyie larin ntomoni oudo ashu larin ip adolta ajo ekegira aaton tolorika neaku adolta ele tasat ajo eshomo nai aaku keeta larin kumok oleng penyo nai neton idim aitasho adolta ajo elelek aa ormasani adolta ajo ishopo oleng netum ele tasat adolta ajo mekute eidim eletasat tiauluo egira atoni anya endaa etabayie na larin neaku sidai nai tenibik larin obanji.

Ore nai enikuni tenetumi enabae tenkopang temurua aang na itumoki ashomo olchamba nilo airem ore pindip airemo nibukoki entulugimi sidai ore pidip atubukoki enatulugumi sidai nilo aun ena Peku ekitunguu nitumokibashomo atekesa tendorop oleng amu tenetaanu enkare na ketumoki enakitunguu ashomo atubulu tenkata nemeedo, neaku adolta nai enaselenkei nashomo akeaisho mekute eeta enemetii kitunguu tene netumoki amu kidim ashomo ayawa osokoni nelo toi ninye aboloki keon biashara amu kelo atum iropiyiani nelo aisumiahore nelo ashietishore kuna pisai petumoki ashomo ainyangakinye nkera nkilani.

Ee kaidim nai atolimu ajo kanyio nagira aasa tene ore embae edukuya Nagira aasa tene adolta olee ashu eselenkei nashomo abol biashara enye adolta ajo eshomo aendelea tenabiashara enye adolta ajo emirita iltai nemirita simui kuna naa oshi e dilight emirta kunapisai namiri tendorop arashu kun nai nalaki tenkolong netumoki amu eshomo nai apik enabiashara enye ewoi sidai oleng enkutuk orbaribara na ketumoki ltunganak ashomoita ainototo ltai tendorop oleng netum ashomo ainototo solai netumoki ashomo ainoto simui natumoki na sincje aitumia neaku adolta eshomo ele barnoti arasaa enaselenkei tenabiashara.

Ore naaji sababu naishoru nanu tene, kanyor naaji nanu ena bae. Ore ena bae sidai taadoi amu esiai enkiremore orashu esiai naaji olchampa. Naa sidai sii ena siai olchampa amu kelo naaji aitasieku ropiyiani oleng, ashu kilo naaji aitasieki faida tendorop oleng. Netumoki doi amu, itumoki naaji ashomo atabolo biashara ino, nilo doi aendelea tena biashara ino emirare naa olchampai. Nadolita ajo, sidai naaji amu keeku keon inger ,amu keeku naa ore filee eningira alo amirisho, alo amir ena daa tinilo aikesu tene, ore enkolong naaji nitii naa enashoto onkaulele ,nitumoki ashomo olchampa aigila airemo. Nitumoki doi ashomo airemoni enkae daa, naa sidai naaji amu tenitum mpeku sidai, nelo ena biashara aleleku oleng.

Ore naj ntokitin nadolta tene adolita olchamba sapuk adolta ajo adolta olchamba nai otuunoki irnyanya adolta ajo etubulutua irnyanya kake itu epuo aoku adolta sininye ajo eunosininye sukuma teleshamba ore enkae nadolta adolta empompo e a naiboshi naishopi naishop oltungani olo nai atumoki aisuja olchamba lenye adolta irkiek otumokini aisuka olchamba enaa plant catalyst adolta oloji belt ore kulo kiek na kepuoi nai aisujie pokki olchamba pemitoki ngwesi apuo anya olchamba amu keninguaya nai arufu eleshani netum ashomo aingatai amu kengu esumu.

Ore naji penetipat peyie eesi nai enabae, adolita tatajo ilewa kulo otii naji ogira aiguran, ebae nai empira naji naji netball. Adolita tatoi ajo eshomoki aman, amu sidai naa naji enabae enapira oleng, sidai enkiguran oleng amu kelo toi ninye aisaidia naji ena lelero, pepuo naji apuo alam naji intaoni, neeku toi nai enkiwanja naji etii. Nepuo toi apuo alam irkeek, naa naji kulo anaa naji emerai, nepuo toi aing'ua naji irmiraani, na ketumoki naji iseseni lenye ashomoita atishipata oleng. Amu adolita ajo si irbanot kulo, kake keshipa nai iseseni lenye amu tenilo naji akwetikwet tene, ore pilo anauru tenilo naa alanauru na itumoki ashomo naji ashomo atua aji, nilo alo aisuja, nitumoki toi ashomo airurayu idipa atalaa naji osesen. Adolita tatoi ajo, irkijanani kulo

Ore naji entoki anlotu ndamunot ainei tene adolita irmbarnot ore entoki nalotu ndamunot na biashara biashara nai natoboloki na tene telesokoni na ore irbarnot opoito nai ainyangu entoki nai napuo anya arashu nai entokinataa kenya adolta ajo sidai amu eeta nai entokiele sokoni nilo oltungani ainoto tendorop oleng neaku adolta nai lewa na kitau keomon otoii orbarnoti ogira aikilikwanishore aliki na entoki nayieu aliki nai sinye oleng esidano amu eima ine pepuku apuoa tum entoki naymtayieua tidie adolta nai ajo eta nai entoki nashomo kulo parnot ayau nitodolu ajo ino keomon tenewueji oleng.

Ee kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tenw ore embae edukuya nadolta tene adolita olchamba nadolta olchamba oitobira tesidano oleng amu adolta ajo etuunoli eleshamba ana naji aun ana mpadoki neaku metii kila padol netumoki ashomoita atekes kando Adolta ano eshomoki aun ele shamba tenkariano oleng ore si olopeny na ketumoki ashomo atekessa netumoki ashomo atayilo ajo kaabei eyau padok nabo tenelobakes nekau ore pidol etuuni mpadolk kumok oleng na kidipa atadua faida esidani epadok nano faida epadok nabo petumiki ashomo atuuno.

Ore nau embae naitiship nanu tene adolita selenken nabaya are adolita si orbarnoti obo adolta ajo ewoi e swimming nai etii kulo tunganak amu adolta ajo ore kuna selenkei nishopo nkilani napuoi aisompir enkare adolta ako egira ore sinye elekijanai nkilani enkare sinye eshomo aishop adolta ajo etui entoki nashomoita aibung nepoito na pokki apuo aingur embae na naitishipisho nanu tene adolita ajo keshipa seseni lenye neletuetumoki amu kitau kelakita nai kepuoito nai apuo alak pepuoi aas enaabae enkisombirata enkarebneaku adolta ajo etiu entoki naibor naibungaki nashomoito nai ninye nai epuoito aingor tene adolita ajo etamoo.

Ore taaatoi naa ireteni ashuu naaji aa naaji mipangoni natodua naipirta ena baye naa atodua ajo ore ena baye olchambai naa ketumoki naaji aashomo ataseku iropiyiani tenkata nemeedo neekunore naaji pilo paun tesidano oleng naa ilo aikes tenkata nemeedo naaji ashomo atubukoki enkare nitumoki doi ashomo aisuja peepuo ing'ues aalau atekesa tenkata dorop oleng dilita sii ajo lele olee otuunishoe enataa peekes ele shamba lenye ore piilo akes ele shamba lino nilo aboloki keon biashara sidai oleng itumoki taaatoi ashomo atarassai tebiasha iro meeta oltung'ani likintoki alo aisumbuayaa

Ore naaji enkabila ompoosho nanyor nai nanu nakanyor enaabila ompoosho naado ashu nai kuna pokki nai telaat amu anyor nai kunapoosho naado amu tenelo nai oltungani aun nakelo akes tendorop oleng amu indim ani ashomo atobiko lapatin okuni nitumokibashomo atekesa olchamba lino tendorop olemg nitobir amu epuo nai kuna poosho amu keeta biashara Oleng eeta nai irgoso lebiashara neaku itumoki nai ashomo atimira tenkata dorop oleng ore nai enabae tenilo aas na ilo arasaa tebiashara ino netumoki amu ore enasiai lapaitin okuni ake pepuo kuna poosho abulu nilo amir nitum iropiyani.

Ore naaji embaye nalotu indamunot ainei tenadol ena ardasi adolita taa enkardasi e invoice naigero natiu naaji enaa enoshi nashomoki keeta naaji orkunia naaji lonkuashen ashu orkuniani lonkuashen oshomoki naaji apuo aaya neboitare taatoi receipt oltung'ani duo oshomoki ayaki naaji kuna tokiting niaku enelo naa piilo naaji ang'amu ena receipt nitumoki toi sininye ashomo atang'amu naa kuna kuashen nikiyakaki naitumoki ashomo naaji atalaa tendorrop oleng etumoki toi sinye ashomo atalaa naa mpisai natii inewueji amu adolta taatoi ajo naaji etii enchata o mia tano sabini,o mia ta sabini na tano naaji naa eyieuni tene te eipirare naa kuna kuashen niaku itumoki naaji sii ashomo atalaa tonampa esimu arashu naaji till number peyie.

Eeh kaidim atolimu ajo kainyoo nagira aasa, ore embae edukuya nagira aasa tene ,adolita taadoi irkituak okuni oishopote taadoi oleng. Ore embae nagira aasa tene, adolita sii doi ajo eibungitae empisha enkiti ardasi empisha nagirae aitodolu naaji entoki naa nataase tina pisha. Adolita taadoi ajo, eitayu naaji irkitarini oleng kulo, amu adolita ninye naaji ajo etii enkalo sipitali, ashua sipitali naaji etii. Ore empisha naaji nagira aingor ,nelelek aa empisha orbuket oje eshomoki naji ayakipeyie etumoki naaji ashomo atabak kulo tunganakonoto ilo buket ashu oshomoito naa aiminie enkishui enye, neeku etii ake ninye enkardasi nagira aing'or.

Ore entoki naid nadamu nai tenadol ena, adolita taa toi olee ashu orbano orkijanai onapita orbene ogira taa toi nai aing'or ene wueji oleng'. Ore nai embaye nalotu nai ndamunot ainei tene, sidai naaji tenilo nai aunisho tene woji amu ewoi nai natii erkeek oleng', ore naa ewoi nai natii irkeek naake elo nai enchan ataa aaku melakua. Etii sii toi enterit sidai oleng' ene wueji enterit nai narumoki nitumoki nai ashomo atuunishore, nitumoki ashomo ainosa olchamba atekesa olchamba lino tendorop oleng'. Adolita taa toi ajo igarakine sininye ele kijanai olchani ashu ele barnoti, egira naa ajur nai ene wueji oleng', elelek naaji aa etuniishe oshaake enkolong' enkae olong' tene netumoki taa toi ashomo naa ainasa olchamba atekesa olchamba lenye te sidano oleng'. Neeku naa itau nai oloshi naake keyiu nai niigil aunish arashu nai egira naa ajur ene peetumoki naa ayeu ateke atuunisho tene.

Indim nai atolimu ano kanyio nagira aasa tene ore mai entoki nagira aasa tene adolita imatatuni nadolta nkwra esukul nagira aoro ngarin adolta ajo etii nai enyamali ongarin amu engaru nabo ake ena nakegira nkera aoro nidimaki amu kidim nai ashomo aimusanata egira aoro enaari amu keyiolo ajo melelek etum enkae gari neaku meetae nai oltungani lemelo akigirno tenewueji adolta si ajo embae toronok amu nkera esukul kuna na keeta na sai napuo ajing sukul na enebaya na nona sai pitulotu na kelelek kipuoi ashuku aang tendorop oleng.

Ore taadoi peyie eibelekenye ena mbae tenkop ang etaa oshi taata ore iltung'ana pookin Neeti ena biashara eranyare eibelekenye ena mbae si doi ena mbae tenkop ang oleng amu etaa naaji kumok kulo aranyak neeku taa kelo naaji nilo alau Ajo kalo naaji otaa esipata arashu naaji oranyita naaji eipirta naaji isinkoliotin lee bibilia adolita doi ajo ehomo naaji ena mbae aibelekenya tenkop ang oleng amu etaa naaji kumok kulo aranyak netumokiamu etodua naa irkumok Ajo etaa naa biashara ena neeku kepuo naaji irkumok aranya ataa naaji elemeeta talaent eranyare eyieu sii naaji ena mbae niata talent amu meeta naaji enkipirta nemeeta talent naaji nilo naa asie embaye nikintishipita

Ore nai embae nalotu ndamunot ainei adolta taatoi eselenkei naishopito mask adolta sininye endakitarini nabaya are adolta taatoi epoitoi aud enaselenkei ebaki nai na olchami le tetenas epoitoi aud ashu adolta enaselenkei nashomo nai aitiringa metuudi adolta ajo itanyamala tenkata naado oleng ore ele ore tenepoi nai pekipuoi aaud nailonarum orkishiunye tenkata dorop amu kelo olchani ajingaa osesen tenilo nai ewoi naapa nigira nai aroyo tosesen ashu enkidonda nai natupukuo tosesen na ketumoki ashomo aishiu tendorop oleng amu kelo ilo shani ajingaa osesen esidai si enasiai tenemut aketaana ildakitarini temurua pooki petum ashomo atabak ltunganak

Ore nani eninko pitumoki ashomo atolimu embae netaa naji kisaidia nai ltunganak kumok ore embae edukuya na keyieu na itangasa iyie aimaa ena goloto pitumoki ashomo ainasaki ltunganak limpoto, iyieu nai na irerena paimpot elelero naji kulo ovira abulu petumokibashomo atonging embae napuoi ining tene netumoki asho atabol biasharaninenye eimu ena oitoi na esiai olchambai enkiremore netumoki ashomoita atoliki tendorop oleng nelikini nepuoi ainguraa eyieu nai nishomo sukul mbaa pookin akeyie nikipuoi aliki pitumoki aibunga peitumoki ashomo atarasai tinabae.

Ore penetipat enabae tenkop aang na esidia amu ilo nai aas enasia ekomputa nitumoki ashomo aitalala engeno oleng na kesidanu amu neaku tenilo nai atum esiai naje nitumoki na ashomo aitunia enkomputa ntumoki amu ore oshi taata ele osho le kenya na keyieu niteru ailep esiai e internet Oleng na ketumoki nai meta kunamashinini epuoi aitumia anaa komputa pitumoki na ashomo nai ataasie embae nikinchooki ana pilo aitengenisho na itumoki ashomo atayiolo oleng amu keaku na ishomo naiyie aisomea inabae eyieu si enabae na itangasa alo sukul peleku naa eutaroto.

Ore naji embae nagira aasa tene adolita taatoi eselenkei adolta sininye olee ashu orpayian ashu olashumbai tenewueji adolta ajo itarasaakitae nai enaselenkei enaardasi tenchipae oleng adolta ajoo keeta apa embae nashomo enaselenkei ai apply ashu nai alo naji aingoru neshomoki aya tenatoki nashomo aingoru adolta ajo isboritae nae mebuku ataa ketumoki isuma nedol ajo entoki apa nashomo atum ashu entoki nashomo aiger neaku adolta ajo embae sidai oleng naitishipa nai tenikidol tene amu itumokini na ashomo atarasai.

Ore nai embae ndamu tanadol ena adamu ajo oteli sapuk ena nitobiraki amu adolta ltunganak otoni tidie anya lomon ashu nai anya endaa ashu aok shai adolta ajo oteli ena nashomo arasaa oleng amu eshomoki ninye ashet nitobir amu kesafi naibenaoteli ana enadilta ore nai ewoi safi naketumoki ashomo ainoto ltunganak kumok oleng eshomoki si ashet tesidano oleng amu kipanga kulo orikan esidai nitobir amu kesheta enaa oteli esidai adolta ltunganak ajo keshipakino enaaoteli amu keyioloi ajo etegiaraki ntokitin sidan tenaoteli amu kelio nai enaoteli ana eneshumata oleng neaku kulo tunganak nai oota ropiyanu opuo aiendelea.

Ee kaidim nai atolimu ajo kanyio nagira aasa tene ore entoki nagira aasa tene adolita ninche adolta si ajo olturur ele eshomoita nai apuo aindelea adolta ajo keshipa oleng eleturur adolta ajo eahomoita aipnga ena kutoki nai aipangana esidai adolta ajo keahipa oleng kitodolu ajo eshomo aiendelea tenabiashara natii oshi ninche amu olturur aje ele neaku eshomoita aendelea tebiashara enye amu ore nai embae olturur na itumoki ashomoita atarasai amu ipuopuo nai aingori loani nipuopuo aingoru mbiasharani ketumoki.

Ore naji embae nalimu tende adolita osikari nadolta ajo ore ene nai ewoi napuoi aikenie kulo tunganak opuo aas makosa amu adolta ajo ore ene ino kitau mabatini orkonteina enchuma eshomoki ashetie enewueji ore enabae na enetipat amu tenelo nai nikipuoi aikenoo tene naekilo enkijape anya na ore pikipuoi alaku tenikinkilikuani anaa igil aas enasia embae na ilo na atum ore si kuna ajijik na sidai amu kepuoi aipung metaa ketupurishe ashu nai ketaasa embae toronok petumokini nai ashomo aikenori tene.

Ore embae nai nagira aaaa tene adolta irbarnot aa irkijanani aa college ashu university adolta egira ashukori ashu sukul epoito adolta ajo etona a nai tedekenya ashu kegira ashuko nkajijik na enetipat oleng temurua aangamu kepuo nai inkayiok aisomea nkosi napasha petumoki ainoto najiborkigeroto teserkali ashu nelo pilo nai aning esiai akeyie tormutandao na itumoki ashomo aiplaya inasiai iyieu si niata kos naipirta inasia nikipoitoi aisho ashu ilo naai aas kos naje nitumoki nai ashomo atililitai nilo aingoru.

Ore taa nai penetipat enabae na kelo nai aisaiidia irbarnot petumoki nai ainototo netumoki ashomo atayioloroto tenewueji tenpira aai netumoki amu ketumoki nai ashomo ataa naibkepuo irbarnot alam ntauni nimitoki apuo anya kulo kiek torok ana enaisho orbangii na irmiraani netumoki nai aitobira enkiwanja apuo aishangu ropiyani pelo aisho serkali ashu orgavani ashomo aibungaki nai entoki naji tournament ashu eligi itumoki irkijanani ataa bisi tenasia empira nasidai enasiai amu tenilo arasaa niko aaku ormilionea tesiai empira.

Ore embae nagira aasa tene adolita ajo sukul naje ena adolita ajo elelek nai a sekondari ena elelek aa university amu kesheta nai oleng arashu a college adolta ajo kelek esheta enasukul oleng adolta ajo ipangaki oleng adolta orbarnot opoito otii enkalo enket adolta ajo kepuoito nai kulo bar not aisumie mbaa naetuo aisumia tene eyieu nai ene pitaaniki nai pitumoki ashomo aendelea naa te entoki nishomo aas iyieu si nai sukul na kitashekini pemepuo irkijanai apuo aingua ashu ntoyie pemitoki apuo aingua sukul terishata dorop.

Ore entoki nadamu tanadol ena adolita elelero kumok nashomo atoni tiatua ntenti adolta ajo etii osikarii petumoki ashomo aitasheki esiapata tene kulo barnot peyie mepuo naibatum nai entoki nalo airiki tene adolta ajo itau nai olturur ele ashi itau nai siasa eetae tene netum neaku na keshomoko apuo aininingo tene orbarnot netumoki amu keetai nai osikarii orkito nai naji kulo karisis oetuo duo aponu aitasheki enabae tene adolta si toi ajo keshipa kulo tunganak oleng amu embae sidai egira aimaki tene.

Ore naaji sababu naaji nanu nalimu tene, nanyor naaji nanu ena bae. Ore naaji sababu peyie manyor ena bae ,kegirae naaji aichafua osokoni, orashu doi ninye eweji nemenya naaji irkulie tunganak ,ashu eweji naaji neim iltungank kumok .Adolita naaji ajo empisha toronok ena naaji tenamurua ashu naaji tenataon. Eyieu naaji nepuoi asuj ena bae tenegut oleng, amu kelo naaji ele shafu ayau moyiaritin kumok oleng. Amu tenelo naaji pee epoi abol oteli tene, arashu tenilo ninye anya endaa tioteli teneweji, naa ketumoki naa naji ilajungak ataa kepuo naji aman ina daa, nepuo ainyal nepuo ashurtaki moyiaritin kumok oleng. Mesidai sii olchafu amu kelo nengwoyu neeku maata naaji oltungani onyor ena bae pi.

Ore na enasiai tenelo nai peyie ilo atum oltungani iropiyiani ashu iya loan naje pitumoki nai ashomoa inyangu engaru ashu ematatu nitumoki ashomo aisafirisha ltunganak na tenireu nai enewueji naitumoki ashomo ainoto oleng amu adolta ltunganak kumok ataa nye nkera esukul oltungani akeyie kake nkera esukul nkumok tene adolta sinche ajo legirai aitasheyie kuna kera esukul aipangakie enagari netumoki amu keti etii narikito ntoiwuo enye aponu apik engari, itumoki nai oltungani ashomo atarasai nai tebiashara nelo nidim ainoto engaru tenewueji nelo ninyangu engaru naitumoki nai ashomo aendelea tesidano oleng amu itumoki nai ashomo ayawa nkera nitum iropiyani.

Ore naji enaiko palimu ena na enetipat si emabae na adolta ajo orpaastai nai ele otii kanisa naje egira toi nai aitengenisho oleng sidai nai enabae oleng temuria aang ashu tewoi pooki ore nai pilo atum kanisa ore naji kanisa na ewoi sidai amu ewoi nai napuoi alimunye ororei lenkai, niko atum enkitengena sidai oleng nitumoki ninye ashomo atoomono niomonoki irkulie tunganak onyamal nitumoki si atoomonoki keon pitumoki ashomo aendelea tebiashara na ketumoki enkai ashomo ainingo enkomono ino tedorop oleng ore si irpastani na ilo atum orpaastai sidai oleng nikitum atoomonoki tesidano oleng nilo araasa tembae apa nayieu oleng.

Ore naji embae naitiship tene adolta lewa ashu ltunganak kumok otii taatoi atua emeli na sidai enabae oleng tenilo nai ajing emeli alo alang enkare sidai nai amu ilo aingurisho tiatua enkare nilo adol aingorisho eniko tenerewi enatoki naji emeli nitumoki nai ashomo ainoto engenosapuk oleng amu teneeta nai ntokitin nintalang enkare na itum nai engeno nilo aitalangie amu keaku nai iyiolo nai miure nai enijing enatoki naji emeli nilo nai alo aipang nilobaingorisho teboo nilo aingorisho twoi nishomo. sidai enabae amu ilo nai aingorisho.

Ebae naitiship nanu tene, adolita toi olee, adolta nai iltung'anak kumok, nadolita si toi entoki naji nayok kutuk, naa tenkutuk ang, egirai toi anang'aki nai irmariko. Adolita si toi ajo eshomo apa enatoki naji nayok kutuk, mpaka nemoku naji enasiai oltung'anak. Neeku toi tenenang'akini nai ormarikoi, na kenya ake teborran oleng nemeeta entoki naure. Amu ketamoo naji ena iltung'anak, arashu naji ah ketuudokoki nai oloshi shani, peyie naji epuo iltung'anak nai apuo asipu. Ore si toi enatoki netiu enaa oekeny, oekenyi, neeku mitumoki milo nai pilo aor enatoki oekenyi. Enyanyuk naji oleng. Netumoki amu keeta aing'en enatoki, na kenya si toi irmariko oleng. Neeku, enetipat nai

Ore taa naji engeno niyieu naaji pee ilo aas ena bae, iyieu nishomo naaji aas ina course e engineering, peyie itumoki naa naji ashomo ataasa ena bae. Eyieu sii naaji nishomo atum engeno sapuk, tiatua naa kulo fundii duo ooshetisho pee itumoki naaji ashomo ainoto ena ngeno sapuk enchetare. Ore sii aitoki ena bae, sidai sii naji tenilo aas ena course ,amu ore naaji tolosho lekenya naa ore ena siai enchetare naa kisapuk oleng, tele osho naaji lekenya ashu teweji akeyie yeyote nataa naa ninye itii. Eisidai sii ena siai enchetare amu kelo naaji ena enkariano niyata .Tenelo naaji nijo kalo ashet tenkata dorop oleng, naa itumoki ake ashomo atesheta bora metaa iyata ena ngeno. Sidai sii taa amu ilo atum oropiyiani kumok oleng.

Ore naji ebae najo nanu kegira aasa tene, adolita tatoi iltung'anak kumok, onapita tatoi naji ilitai, oljiriket, netii toi sininche lonapita ake torpuyai. Ore nai ebae najo nanu ninye nagira aendelea tene, adolta nai nanu enaa ketii naji dairy naje, napoitoi amirie kule. Adolta tatoi ajo olaini esuji tene, adolta ajo meeta oltung'ani lemetii naa olaini lenye. Neeku, adolta nai nanu enaa emirare ekule ena. Ore si toi enasiai ekule, sidai enepuo enepoi amir kule, iltung'anak nai letaa keeta naji eramatare onkishu. Amu kepuo nai keleleku esiai oleng, neeku nai nye ore irkeek lonkishu, nailo nai ainyang'unye kuna ale, ore si toi ilo si toi abol biashara ino, nimoki toi aata aku itii toi siyie enkiti toki, nilo si toi atum iropiyiani nitumie aisumie inkera, nitumoki toi sininye ashomo ainyang'unye

Ee kaidim atolimu ajo kanyioo nai nagira aasa tene. Ore ebae nagira aasa tene, adolita tatoi orkukui, oshomoko tatoi aisho nai inkisujat, arahi nai aitobiraki naa endaa enye. Nadolita si toi ajo, eeta nai ele kuikui entoki arashu ele lidia entoki sidai nagira nai alo aokie nkisujat, nadolita toi ajo sidai osesen nai lele dia, ketumoki nai ashomo atubulu tenkata niedo nemedo oleng. Amu, ore na nai ore naa esiai oldia tenelo atum inkisujat, nelo toi abulu oleng. Nelo si toi apiju, na sidai oldia amu ketumoki nai ashomo atorripo, tenelo nai metaa midim nai ataa keeta na nai security ,na itumoki nai ashomo naji ataa itum oldia, nitumoki ataa ashomo atorripisho naji oleng. Nimigil toi nai aata nai euriata naje, neeku tenebuak pimpang'u, ning'ataa.